Nitiere gima itimo, oganda ochung' kendo gichwo wang'gi mar neno malong'o gima ipimono mondo gine gima , samoro en lach mare, kata rom mare, kata dhano donjo e budho kumoro, koro ji ndiko nonro mekgi. Samoro idonjo e dho gate maduong', koro indiko nonro maki ing'eyo samoro kuma iaye, nyingi , namba mar sime, namba ma mari mar opande, kod samoro ng'ama idhi neno gi gik ma chal kod mago. Koro , oketo chienro bedo makare e yono mowinjore mondo kata koponi gimoro otimore bang'e achien to inyalo fweny iyudo ni, ng'ama kama kama nodonjo kama sama kama kama. Magi e nonro meke kama oting'o namba mare mar sime, namba mar opande, koda ka nyinge te hie en ng'awa, kod gima samoro ne odhi timo kuma kamano mane odhiye no.